Muurĩre wa mbura nĩ ũcenjetie mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa, nĩ gũkorwo mbura ndĩraura ta ũrĩa yauraga tene. Na ĩraura rĩmwe ĩcereirwo, rĩmwe ĩkaura tene na ĩkaura ĩrĩ nyingĩ mũno kana ĩrĩ kanini. Koguo rĩrĩa yurĩte ũguo ũgakora ũgakorai rio citinahota gũkũra wega. Na rĩmwe ũgakora, riũa nĩ rĩara mũno rĩgatũma irio ciũme. Maũndũ maya marehetwo, nĩ ũndũ wa ũgarũrũku wa rĩera. Na ũgarũrũku ũyũ wa rĩera no ũgirĩrĩrio nĩ andũ rĩrĩa mangĩtiga kwamba gũtema mĩtĩ ona ningĩ matige kũrekereria ndogo njũru rĩera-inĩ, nĩgetha maũndũ maya matige kũhanĩka.

Ũndũ wa mbere, rũhonge rũrũ rwa ũrĩmi no rũthomithie arĩmi ũrĩa mangĩhota gũtega maaĩ rĩrĩa mbura ĩrĩ nene, nĩgetha rĩrĩa riũa rĩara makahota kũhũthĩra maĩ maya magaitĩrĩria irio irio ciao. Ũndũ ũngĩ, no mamathomithie ũrĩa mangĩenja irima mĩgũnda-inĩ yao, nĩgetha makahota kũhũraga irio icio maaĩ. Ũndũ ũngĩ, no mamere ũrĩa mangĩhota kũnyihia ũrĩa maaĩ marora mĩgũnda-inĩ yao, na njĩra ta ya kũiga indo ta nyeki, rĩrĩa mahanda indo ta mboga na nyanya. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ no mamathomithie ũhoro wa kũhũthĩra tũcuba, magekĩra maaĩ ho na makaiga cuba ĩyo hakuhĩ na mũmera ũcio, ĩgakorwo ĩgĩitĩrĩra ĩgĩitĩrĩria mũmera ũcio maaĩ o kahora o kahora. Rĩrĩa mangĩmathomithia maũndũ ta maya, nĩ makũmateithia mũno nĩ gũkorwo rĩrĩa gũgũkorwo gũkĩara, arĩmi matigũkorwo makĩaga maaĩ ma gũitĩrĩria irio ciao. Na koguo irio ciao cigũkorwo igĩka o wega.

Ũndũ ũmwe thirikari ĩkite, nĩ gũthondeka ĩthomo cĩa ũrĩmi kana gĩtho kana mĩũngano ya ũrĩmi ĩrĩa ĩrathomithia arĩmi ũrĩa mangĩhota kũgitĩra tĩri wao ndũgakuwo, na niguo ma nĩ nĩ ndũgakuwo nĩ maĩĩ ona kana nĩ rũhuho. Ũndũ ũmwe nĩ atĩ, nĩĩramathomithia ũrĩa mangĩhanda mĩtĩ mĩgũnda-inĩ ona irio irĩa ingĩtũma tĩĩri ũnyitwo wega na ndũgakuwo. Ũndũ ũcio ũngĩ, thirikari nĩĩrathodeka tabarĩra cia radio iria irathomithia arĩmi ũhoro wa wa kũrĩma wega nĩgetha kũmenyerera tĩĩri wao. Ũndũ ũngĩ, thirikari nĩĩrathomithia arĩmi ũhoro wa gũcenjania irim irio, atĩ warĩma waru rita rĩrĩ hĩndĩ ĩwengĩ ũkarĩ ũkarĩma mboga, warĩma mboga rĩta rĩrĩ rĩngĩ ũkarĩma mbembe.

Kũgarũra mĩgũnda ya kũrĩma ĩgatuĩka ya gwaka, kwĩna wega waguo ona ningĩ kwĩna ũru waguo. Ũndũ wa mbere nĩ wega, tondũ andũ nĩ marakĩona nyũmba cia gũikara na magakiuma taũni-inĩ kũrĩa makoragwo mahihinyanĩte. Ũndũ ũcio ũngĩ ũrĩa ũtarĩ mwega wa kũgarũra ũũ nĩ atĩ, angĩkorwo andũ maragarũra mĩgũnda ĩrĩa ĩrahandagwo irio, nĩ kuonania irio nĩ ikũnyiha nyiha na andũ nĩ makũhũta. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ andũ arĩa maraciendagia na magacitwaraga thoko, matigũcoka kuona ũboco ũrĩa maronaga o wa mũthenya. Ũndũ ũcio ũngĩ, angĩkorwo maragarũra mĩgũnda ĩno makamĩtua ya gwaka, nĩ kuonania atĩ nginya mĩtĩ ĩrĩa ĩrahandĩtwo mĩgũnda ĩyo, no nginya ĩgũkorwo ĩtemetwo. Kũu nĩ kuonania atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ maratema mĩtĩ, nĩ gũgũkorwo na ũgarũrũku mũingĩ wa rĩera, ona ningĩ mbura nĩ ĩgũkorwo ĩgĩcererwo nĩ gũkorwo mĩtĩ nĩ ĩtũteithagia gũkorwo, ĩkagucia mbura na gũkaura. Rĩu angĩkorwo nĩguo andũ mareka, no nginya gũgũkorwo na ũgarũrũku mũingĩ wa rĩera.

Nduka cia Mpesa iria cĩambĩrĩirio nĩ mũtambo wa safaricom nĩcingĩhĩte mũno bũrũri-inĩ ũyũ witu wa Kenya. Ndona mbica teno, nĩndĩciragia ũrĩa ũtungata wa Mpesa ũkoragwo ũgĩteithia andũ gũũkũ bũrũri-inĩ. Kwa mũhiano, nduka ya Mpesa nĩ njega nĩgũkorwo nĩyandĩkaga andũ arĩa marutaga wĩra kũu, ona ningĩ ĩgacokeria safaricom mbeca nyingĩ mũno. Ũndũ ũcio ũngĩ, Mpesa nĩiteithagia andũ raia a kawainda, nĩgũkorwo mũndũ nĩahotaga gũtũmĩra mũndũ ũri kũraya mbeca, ona ningĩ mũndũ angĩgũtũmĩra mbeca no ũthiĩ nduka-inĩ ya Mpesa ũtuĩke wa gũciruta na ũgatuĩka wa gũkorwo nacio baribari. Ũndũ ũcio ũngĩ, ũngenagia na mũtambo ũyũ wa mpesa nĩgũkorwo atĩ mpesa nĩũhotaga kũrĩha naguo indo iria wagũra nduka-inĩ angĩkorwo ndũrĩ na mbeca baribari no wĩnacio thimũ-inĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ mwega wa Mpesa nĩ atĩ, mũndũ nĩahotaga kũgũra gakandi ga thimũ ũtagutinda ũgĩthiĩ nduka-inĩ, nĩgũkorwo wĩna mbeca thimũ-inĩ mpesa-inĩ noũhote kũgũra gakandi kau. Ũndũ ũngĩ no ũhote kũiga kĩgĩna thimũ-inĩ yaku kũgerera mũtambo-inĩ wa Mpesa thĩiniĩ wa mũbango wa Mpesa ũrĩa wĩtagwo mshwari, ona ningĩ noma no noũhote kwamũkĩra ngombo, iria ci ciumanaga na mũbango oro ũyũ wa Mpesa.